Aah ore entoki nagira aasa naa ore ele naa olchamba ele loo nkapishi otuunoki nkapishi ee nelio ajo ee kore eoto nena kapishi etaa kenarikino nitayuni tolchamba.

Ore entoki nadamu tenadol enasiai, naa eramatare onkitejon. Njere, ishetaki inkitejon enkaji enye sidai, peyie itumoki aitotio nena kitejon tinewueji.

Eeh kadamu enkolong' nataasa ena siai, ah nchere atuuno olshamba lai loorpaek nee ehm naitumia enkare oltinka aitook lelo paek. Wore apa sababu eh nakira aasie ina siai naa kajo pee etumi endaa ashu pee etumi irpaek oitumiyai naaje eh tiang.

Ore enaiko ilo tamuoyiai naa kayiaraki endaa sidai naisujaki nkilani naisho irkeek esidai naboitare isaai pookin pee melo nenyamalu ompaka ometaba enaa niishiu.

Nchere ore pee egol enkinyiang'a elelo jacketi oigero naa keetai oshi imashinini naigerieki lelo jacketi neeku ee nisho nena ropiyiani naalaki metaa keponunui aamirr lelo jacketi toompisaai kumok aalng' kuldo lemigero.

Anyorr imali, haswa eeh inkomputani, naitobirr enkampuni ee HP aa inchere, wore niana eeh nkoomputani naa keisidan ake oleng' eh ebik nemerroyo, metiui enaa kulie ake komputani naitobirr inkulie ampunini napaasha.

Ore ena, naa empisha ashu esimu, enkabila e smartphone, naa enetipat enabae oleng tenkop ang ah injere, idim oltung'ani ainoto Internet, tenkoitoi nalelek, eimu enasimu. Neeku isaidia oleng tesiai e technology, ah njere idim aing'ura intokiting nagira aasa te dunia musima, nidim ainoto irkiliku tenkoitoi esiokinoto oleng.

Kanyorr enkabila e juice e passion amu ee keshukoki ashu kisho osesen menoto afya sidai.

Ee kesidai tenilo enkipototo ormarei amu kisho ee kakincho tayiolo imbaa naagira ormarei aimaa ashu kakincho ee kakincho naaji tayiolo eninko pee iretu iltung'anak lormarei linyi ashu lormarei lino, neeku embaye ena etipat oleng' amu keeku naaji indimidimi ena ormarei aatotoni niroro ntokitin naisaidia ntae te maisha.

Kesidae tenitanaki enkerai akiti, amu ore nena ale na keeta oshi, keeta nutrients, ashu keeta nutrition. Ah injere, keeta ntokiting kumok oleng naisaidia inakerai eton akiti, nisaidia tebulunoto, na kisaidia ake si arare moyiaritin, neeku ebae etipat oleng'. Ore si kule, nake, ninye nai idim enkerai kiti naaji atooko eton akiti, eton midim ainosa nai kulie daiki.

Ee kaata eng'eno naipirta ena kipirta, njere ore ena naa emashini e drawn. Kisaidia oshi ena mashini, ai record ividioi, ni record nai isiruai ashu imashoi naatai, ashu isaidia nai awosh impishai, idim nirriwaa ena mashini, nelo newosh impishai, neshukunye. Njere ore ina nkae mashini naibung'itai, na ninye nai control, ashu ninye, ninye nai control ena drawn, enamashini e drawn.

Ore ena naa oloshoro naa ore oshi eninko tenintobirr naa ipik ake duo enkare emoti nincho mitokitoka nipik enkurma nipik kule aa nipik eilata nincho taa taata meteyiarayu mpaka neoku.

Kiidim naaji sukuul aisho nkera bundles peyie ore ena kata etii nkera aang' netumoki naaji nkera ainotito ee netumoki aatijing' internet ashu netumoki aitumia internet ee tenkisuma enye neeku kesidai naaji tenisupport ee sukuul nkera aisho bundles pee ore naa inakata etii nkang'itie netumoki naa naaji aisumata teleleki.

Ore eningo tenintobirr ele oshoro loloikempe, naake intokitokie ake enkare, nipik ina kurma oloikempe, nipik inkuti ale, nincho meteyiarayu mpaka neoku ilooshoro.

Ore embaye naitiship nanu tena siai naa ke eeku iindim naaji atekesu sukuma ee kila siku ashu baada oonkolong'i uni nimirr ashu nintumia ake duo tematumisi ino eeh, ore sii irmariko naa teneoku naa keeku naa endaa e kila siku ashu iindim nilo amirr tesokoni ee neeku kanyorr ena siai oleng', kaitiship oleng'.

Ore ena baye naa embaye etipat oleng' temurua aai aa nchere ore kulo naa irmalengeni naa ke itumiyai irmalengeni tendaa naa ke emiri sii irkulie netumi iropiyiani ashu netumokini ainoto mahitaji e kila siku.

Ee kaliki emborron sapuk otenkanyit aliki ajoki ore enkabila engari esusuki, nemetii taata olduka kake kaitisipaki ajoki ee ekishugulikia ina sias terishata dorop oleng', aa injere ore ake pee elo netii nena garin olduka naa kakiriwaki ashu naa ekinjo ina ari. Naomon aliki ajoki pee meeta enkuretisho amu ore ake peebau nena arin naaketum ninye engari enye.

Ee ore kulo naa iltunganak ee otii olchamba le nkano negira ee negira airo egira aaimaki esiai ee ele shamba lenye lenkano.

Ee ore paa iropiyiani onom orfakado obo, naa meeku eetumoyu ofakado ashu ore tosokoni netaa kuti oleng' ofakados neeku ore ofakadoni nikutik ootumi netaa naa kemiritai tebei eshumata.

Ore ena bae eunore edania, temurrua ai naa intobirr duake oltungani olchamba ninkasa apik ee nursary bed ee enena aitubulu ore pee ebulu ninteru taataata ee apik olchamba pookin nintook ometaba enaa enkata Kenya aouku tenikomaa nena dania, nitumoki taataata aitayu niyataa osokoni.

Eeh aikiindim niking'oru tenetalaa apa iropiyiani te M-Pesa niking'oru message ashu ee tenaa cash apa naing'oru receipt book ai naing'uraa enaa kaidim anoto ina receipt.

Eh kaomonu msamaha, arashu embalikino, najoki maatapaliki, amu wore toonkolongi naaponu naa kanyok peyie mitoki ilolan ainyiala.

Keibelekenya ena siai too saan ashuu toosaai tenkaraki ee matejo tenelo naaji peesha Enkai mintoki apik lelo mariko enkare. Neeku kengamu akeduo enkare enjan neeku ore sii tolameyu ashuu teneeku metii enjan naa keeku naa ee ore kulo mariko naa lazima pee ipik enkare kila siku.

Ore ena naa olchamba lee pili pili hoho ashu olchamba otuunoki pili pili hoho naa ore entoki nadamu tenadol pili pili hoho naa ee biashara oshi e pili pili aa nchere iindim nikesu ina pili pili hoho nilo amirr toosokonini nitum iropiyiani.

Enetipat enabae oleng, amu ore kulo oing'ok nake idim nitum empeku, ore ake aitoki idim nimir lelo oing'ok tosokoni, nitum eh iropiyiani.

Eh intengen oltungani, eniko tenitobirr nursery bed aah nchere, iutaki oltungani eniko pee itobir irkererin tenia nursery bed, nepik taa taata embeku, ashu lelo antarara, nitook ambaka metaba enaa nebulu nianaaitubulu, peyie etumoki taa taata, ashomo atipika olchamba pookin

Uh wore ena baye, naah eh enkiremore ena, eh onkuashen, aah nchere dipaki aatekesu kuna kwashen tolshamba, na nepikitai irkuniyiani pee etumokini aawaita osokoni. Naa enetipat ena siai oleng' amu wore pee iya orkuniyia loonkuashen, ashu pee ilo amirr inkuashen tosokoni, naa keidim iindim ainoto iropiyani kumok oleng'.

Ore entoki nalotu indamunot ainei, naa compound ena oltung'ani, netuuno olchani le apple, neeku kegira ele tung'ani aitau lelo matunda le apple pepuo anya.

Ee akajurru ayiolou entoki namen pee ore telikai kekun nemaigil aas entoki naiba ashu namen.

Meekure siininye aasidai ena siai ena sikiza amaa taatoi esimu natipika credit paa kajo adumunye tenkakenya eiting'o naa ilchokuti duo ajo aoshoki aikilikuan enaa kenoto ninye enkurma ng'ole nairriwaka nemaata iropiyiani te esimu nainyiang'unyie credit kainyioo taaduo tanakata kiasita iyieu nemookini aitau kuna mauti naaji sikiza.

Kaituki, kautaki eniko peyie inyang'u bundles, nautaki eniko peyie aitumia mtandao ee Facebook tiktok nchere kang'as nanu aitumia te simu ai nautaki eniko arashu oltung'ani peyie itumia naa esimu ajing'ie internet eimu enkoitoi naijo ene what's app nautaki ometayiolo.

Ee kaitarian ilo tungani me, meirorie enkampuni enteke peyie ing'uraa tenaa ke keidim anoto ereteto yeyote eimu naa ee enkampuni enteke.

Kang'amaa ilo tung'ani temboron sapuk oleng o tenkanyit, naomon msamaha ashu empalakino, najoki ore embae nataase naake kinyok tenkidimata peyie kishuku nena ropiani enyena, neaku peyie eishoo yook enkiti rishata ake, naake ore nena ropiani enyena naake eshukuni.

Ee ore ara olaitashekinoni na ke ee kaoshoki ninye esimu nainosaki nchere ore ore embaye natupukuo naa ke ketii apa ee kegirai apa aitobirr ositima neeku naa ee nibidi pee eng'as ositima pee eng'asai aadung' ositima kake ee kaomonu msamaha ashu empalikino tenkaraki ina baye naa ke ee kaliki nchere ore ake pee idipayu ina ee kitobirata ositima naa keshukunyie ositima lenye ashu keshukokini ositima lenye.

Eeh ashe oleng' tenkaraki nitooshoko iyiook esimu ee kaji nanu Elijah naagira ang'amaa te Carrefour ashu tolduka le Carrefour, kaa retoto iyieu nikinchori.

Eeh kiindim enkampuni nijio ene Safaricom naji ateshet ee laboratory ashu jitume labs ee nepik nkompyutani peyie etumoki naaji irkijanani ainoto enkarriyiano naasie isiaitin e online.

Ore naaji kuna ampunini e Safaricom o Airtel, naa teneidim naaji atipik internet ashu olmtandao asua atua inkishu, iwejitin nemetii network naa eidim naaji ailepunye esiai e digital toltung'ana naaji lemetaanikita network ashu lemeeta network.

Ore enkisuma e CBC naiteruaki neishoo inkera enkaryiano sapuk oleng naa kegira ailepunye esiai enkisoma a nchere, ore eton a kutiti inkera naa ketumito inkera enkaryiano sapuk oleng.

Ee kangas ayiolou sababu peyie metii ninye esiana ololo lemegira atii osirkwa ashu emasho enkidipata esukul, eeh ore taa peyie atumoki atayiolo sababu natum taa atayiolo anaikunaki eretoto

Ee akaituny ake ninche aliki ajoki enetipat ena oleng teneponu nai meeta keeta siatini enye amu ore ake pee ee easaki ltunganak ate esiai, naembae etipat oleng.

Ee keasisho zuri isaai pookin amu emashini taake meeta esaa nemeasita esiai.